Njĩra ĩmwe, nĩ arĩmi gwĩtĩkĩrio gũkũria irio na ndawa oro nini, iria itangĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ wa andũ, nĩguo gũtigĩrĩra nĩmona kĩndũ kumana na ũrĩmi wao thutha wa gũkorwo kũrĩ na ũcenjia wa rĩera. Ũcio ũngĩ, arĩmi arĩa marĩ hakuhĩ na njũĩ kũhũthĩra maaĩ macio, ĩndĩ na wũigĩrĩki, nĩguo gũkũria irio ciao na maaĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ arĩmi gwĩtĩkĩrio kũhũthĩra mbegũ cia GMO, nĩguo ihote kũmahe umithio, kuona mbegũ icio, nĩ cirĩ ũhoti wa gwĩtiria rĩera orĩothe kana ũcenjia wa rĩera.

Wa mbere nĩkũhingũra rũrenda rũrũ rwa thirikari rwa eCitizen thimũ-inĩ yaku, kana macini-inĩ ĩrĩa ũrahũthĩra. Nĩũkũrio nĩ account ĩrĩkũ ũrenda kũhingũra, kana wĩ mũkenya mũikari kana mũgeni. Wona wacagũra, nĩ ĩgũtwaraga harĩa he ũhoro ũkwĩgiĩ, ta namba cia gĩbandĩ gĩa bũrũri, marĩtwa maku kũringana na ũrĩa marĩ gĩbandĩ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo. Warĩkia ũguo, ĩgakwĩra wĩkĩre namba cia thiri, irĩa ũrĩhũthagĩra ũkĩingĩra rũrenda-inĩ rũrũ. Warĩkia ũguo, ũgekĩra namba yaku ya thimũ, na email iria ũrĩhũthagĩra, ũgacoka ũgekĩra gabica gaku ga kĩrengo. Warĩkia ũguo, ũkarĩha kũhĩtũkĩra mpesa, na nĩkũhĩtũkĩra paybill ĩrĩa ĩkoragwo ĩheanĩtwo ya ũtungata ũcio, na ũguo, ũgakorwo nĩwahotakũhingũra eCitizen, na nowamũkĩre motungata ngũrani.

Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ Huduma center ya Nairobi, na ndarũgamire ihinda rĩnene mũno. Na nĩguo kwagĩrithia kũheana motungata, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũgacĩrithia motungata mothe na kũhe hinya huduma center cia kauntĩ, nĩguo kũnina mũhatĩkano Nairobi. Ũcio ũngĩ, nĩ kũhingũragwo tene wa thaa ĩmwe kwahotekeka, na kũhingwo thinacara cia hwa-inĩ, kuona kũrĩ andũ aingĩ marokaga tene kuma kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ, ĩndĩ magakora gũtarĩ kũhingũre na marĩcoka okũnene, na angĩ makahingĩrĩrio nja nĩ gũkinya mathaa makũhinga makuhĩrĩirie. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩkuongererwo kwa aruti a wĩra makĩria Nairobi, kuona nĩgũkoragwo na andũ aingĩ arĩa mokaga kũmatha motungata mau, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩmekũhota kũheo motungata matiganĩte.